Hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kũhũthĩra mtambo wa e-citizen na ndũrĩ naguo nĩũbatiĩ gũthiĩ thimũ inĩ yaku. Ũthiĩ portal -inĩ kana webusaiti -inĩ ya e-citizen onawamĩandĩka ũguo noĩgũka thimũ inĩ yaku. Harabu ũcagũre akauti yaku ĩrĩa ũrenda kwĩyandĩkithia akorwo wee nĩ mũkenya ũkwĩa dĩkithia akauti ya e-citizen harabu nĩũgwĩkĩra indo irĩa ũbatiĩ gwĩkĩra kana wĩtĩtio ta namba cia gĩbandĩ, rĩtwa rĩaku rĩa mbere na mwaka waku wagũciarwo. Harabu nĩũgwĩkĩra namba ciaku cia thimũ nawĩkĩre namba ciaku cia kana email yaku na hĩndĩrĩa wekĩra ũguo nĩũgũtũmĩrwo namba cia gũtigĩrĩra atĩ imĩrũ nĩyaku namba yathimũ nĩyaku .Namba ĩo nĩũkũmĩkĩra hau heikinya rĩu rĩtagwo rĩa gũberibaĩ na wekĩra ũguo nĩmagũkwĩra pasuadi ĩrĩa ũtakũriganĩrwo pasuadi ĩrĩa mũndũ atangĩhota kũhũthĩra pasuandi yaku. Harabu nĩũgwĩkĩra mbica yaku gabica gaku harabu nĩũgwĩtĩkĩra gũbuata watho na mĩtaratara na wetĩkĩra nĩ wa thondeka akauti na rĩu kũmĩhũthĩra nĩũrĩi ngĩraga naũkamĩhũthĩra.

Wabici ya gũtungata ũrĩmi nĩ wabici ĩkĩrĩ bata mũno tondũ wa mbere nĩgĩteithagĩrĩria gũkĩhe arĩmi motarwo megiĩ ũrĩmi tondũ nĩmagĩtũmaga maobica kana maabitha ma ũrĩmi magĩthiĩ kũmatara na maũndũ megiĩ ũrĩmi ta kũmathimĩra nginya tĩri kũmera ũhoro wa rĩera kũmera mbegũ irĩkũ ciabatiĩ kũhandwo kana kũmatara maũndũ ta magũcenjania mĩmera hĩndĩ ĩrĩa ya kũhanda. Wabici ici nĩgĩteithagĩrĩria nginya gũthomithia na gũtũma ma obitha wa ũrĩmi na kũmathomithia maũndũ megiĩ eh ũrĩa mangĩteithĩrĩria ũrĩmi. Ũndũ ũngĩ nĩmateithagĩrĩria na gwetha ndũnyũ ya irio icio kana mahiũ. Eh indo irĩa arĩmi marahanda kana mahiũ marĩa maraiga ũndũ ũngĩ noĩiteithagĩrĩria megiĩ gũkĩenda gũthoma na kũricanji maũndũ megiĩ ũrĩa mangĩteithĩrĩria ũrĩmi kuongerereka na gũkorwo wĩ mwega. Ũndũ ũngĩ nomagĩteithagĩrĩria na gũtetera arĩmi kũrĩa thirikari nene ona thirikari -inĩ ya kauntĩ koguo maũndũ ma arĩmi magagĩkorwo nĩ maraiguo.

Gĩthumo nĩ kaũntĩ ĩkagwo maũndũ maingĩ. Kogwo kĩhumo kĩa mbia nĩ gĩkũrĩngana na handũ harĩa ũndũ ũcio ũragĩkwo. Ta kĩhumo kĩmwe kĩa mbia nĩ ũrĩmi tondũ Gĩthumo nĩmekaga ũrĩmi wa mucere, na ũrĩmi wa igwa mũno. Kogwo arĩmi aya no makoragwo me kĩhumo kĩa mbeca cia Gĩthumo. Kĩhumo kĩngĩ nĩ wendia wa thamaki kana ũtegi wa thamaki, tondũ andũ arĩa me hakũhĩ na iria rĩrĩa rĩnene rĩa Victoria nĩ magĩkoragwo magĩtega thamaki ici. Koguo thamaki ici nĩ ciendetwo mũno na cigagĩkorwo nĩ cirarehe mbia. Ũndũ ũngĩ nĩ wendia, nginya wendia wa thamaki, kana wendia nginya wa indo ta igwa icio, kana nginya indo ta mĩcere ĩyo, kana wendia o wothe, mbiacara ciothe nĩ nyingĩ mũno harĩa taũni-inĩ ya Gĩthumo. Kogwo ĩgagĩkorwo nĩ ĩrarehe mbia na...

Mawoni makwa megiĩ ũrĩmi ũyũ wa kũhanda mĩtĩ hamwe na irio ni ũrĩmi mwega, tondu wa mbere mĩtĩ ĩno nĩ ĩteithagĩrĩria. No ĩkorwo nĩ ĩragirĩrĩria nginya rũhuho rũnene, kogwo nginya hĩndĩ ĩrĩa mĩmera ĩrakũra ĩgagĩkorwo nĩ ĩrakũra na njĩra njega, na ndĩrathũkio nĩ rũhuho rũu. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mĩtĩ ĩno nĩ ĩnyitagĩrĩra tĩĩri kogwo nginya hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura nene tĩĩri ndũgĩkoragwo ũgĩkuuo nĩ mbura ĩyo nene. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ he mĩmera ĩtendaga rĩũa rĩnene kogwo mĩtĩ ĩno no ĩgĩkorwo ĩgĩteithĩrĩria na kurehe kana kũgirĩrĩria irio icio gũcinwo nĩ rĩũa rĩu rĩnene. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mahuti marĩa makiumaga mĩtĩ-inĩ no makĩhũthĩkaga ta thumu, kana magagĩteithĩrĩria gũgĩitwo kũu mĩgũnda-inĩ kogwo kũgirĩrĩria ũigũ ũcio gũkĩũra. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mĩtĩ ĩno no ĩgĩteithagĩrĩria, no ĩgĩkorwo ĩkĩendio baadaye, kana ĩgagĩkorwo ĩkĩrehe mbia baadaye. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ũkũria wa mĩtĩ nĩ ũndũ wĩ na bata mũno tondũ mĩtĩ no ĩgucagĩrĩria nginya mbura. Kogwo ũhandi wa mĩtĩ na mĩmera kana irio hamwe ni ũndũ mwega.

Ũhũthĩri wa tekinoronjĩ harĩ mathomo nĩ ũndũ ũteithĩrĩrie mathomo gũgĩkorwo nĩ marongerereka na magagĩkorwo me mega. Tondũ ta wa mbere nĩ ũgĩteithĩtie, tekinoronjĩ nĩ cirateithia na maũndũ megiĩ mathaa tondũ mwana nĩ egũthoma mathaa marĩa areigua; ti atĩ no mũhaka athome mathaa marĩa agĩkĩrĩirwo nĩ mwarimũ. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mwana nĩ aragĩthoma na indo nyingĩ, ndarahũthĩra o ibuku peke yake. Aragĩkorwo nĩ arahũthĩra indo ta vindiũ, nĩ aragĩkorwo nĩ araingĩra harĩa mĩtambo-inĩ na akona maũndũ magĩkĩka. To mũhaka akorwo ee hau no nĩ arona maũndũ magĩkĩka. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ thikũ ici gũkĩrĩ na indo nyingĩ cia gũgĩthomithania. Mabuku me online, kana me mĩtambo-inĩ ya intaneti. Kwĩna indo nyingĩ cia mĩtambo-inĩ ya intaneti ta nginya vindiũ icio cirĩ kuo. Na mũndũ no one kana agĩbuatĩrĩre o hĩndĩ ĩrĩa arenda, to muhaka atĩ agĩkorwo areka mathaa marĩa arenda. Nginya nĩ gũkĩrĩ na maũndũ megiĩ ciũria, kana maratathi marĩa manekwo ma igeranio. Ciothe ciĩ mĩtambo-inĩ ya intaneti. Kogwo mwana hĩndĩ ĩrĩa athoma no athiĩ eke, na agakĩrora akona harĩa akĩrĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ thikũ ici nginya irathi to mũhaka cikorwo cigĩkĩka kĩrathi-inĩ ati handũ kĩrathi-inĩ, kana handũ thukuru-inĩ. Andũ no magĩkorwo magĩthoma o harĩa marĩ. Na maũndũ nginya megiĩ AI.

Kenya na mabũrũri mangĩ marakũra nĩ mabũrũri tekinoronjĩ ĩngĩkorwo ĩkĩmateithia mũno. No tekinoronjĩ nĩ ũragĩkora gũthiĩ na mbere na ũndũ ũragĩkorwo wĩna thĩna mũno, tondũ wa mbere, Kenya na mabũrũri mangĩ matiragĩkorwo mena, kana mĩena ĩmwe ya Kenya na mabũrũri mangĩ ndĩragĩkorwo nginya ĩna thitima kana ĩna nginya intaneti, na nĩ indo ciĩ bata mũno harĩ ũkũria wa tekinoronjĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ mbia tondũ Akenya amwe nĩ makĩrĩ, kana Akenya aingĩ nĩ magĩkoragwo mena mathĩna, kogwo ũragĩkora nginya mbeca cia gũgĩkorwo nĩ maraingĩra ũhoro-inĩ wa tekinoronjĩ citirakĩonekana. Ũndũ ũngĩ nĩ wĩgiĩ ũkora. Ũgakora Kenya ona mũndũ agĩkorwo nĩ arakũria kĩndũ kĩa tekinoronjĩa ũkora nĩ mũingĩ. Kumia ũkora kũrĩa thirikari-inĩ ũgakora nginya mbia iria cigĩkĩrĩtwo cia gũgĩkorwo cigĩkũria tekinoronjĩ nĩ ciragĩkorwo cikiungumanio mũno. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, ũndũ wĩgiĩ thĩna. Ũgagĩkora andũ matikĩrĩ na ũmenyo wa maũndũ ma tekinoronjĩ. Ũndũ nĩ wĩgiĩ ũigĩrĩrĩki, andũ ti aigĩrĩrĩku maũndũ-inĩ maya ma tekinoronjĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ andũ arĩa athomu maũndũ-inĩ megiĩ tekinoronjĩ marathiĩ kũruta wĩra na nja wa bũrũri, koguo magagĩtiga gũkũ tũtarĩ na andũ a gũgĩkũria tekinoronjĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ kwaga indo icio cia tekinoronjĩ na gũkĩaga andũ me na ũmenyo, kana andũ arĩa me na ũmenyo wa tekinoronjĩ ti aingĩ.

Mĩtaratara no ĩgĩkorwo ĩgĩteithĩrĩria na mathĩna makoniĩ kwaga ũigananu gĩthomo-inĩ ta gũkorwo ũndũ wa mbere nĩ gũkĩrora na maũndũ megiĩ mbia kana mbeca harĩ andũ aya matarĩ no ũhoti. Ũgagĩkora yunibacĩtĩ nĩ ciragĩkorwo nĩ ciraheana ũteithio ta gũgĩkorwo nĩ maraheana indo ta irĩa cigĩtagwo scholarship kurĩ ciana ici irĩa citakĩrĩ na ũhoti. Ũndũ ũngĩ nĩ kũnyihia bithi he andũ aya matakĩrĩ na ũhoti. Ũndũ ũngĩ nĩ gũgĩkorwo me na mĩtaratara ya gũgĩkinyĩra andũ acio matarĩ na ũhoti o kũrĩa marĩ na gũgĩkorwo makĩmabundithia na maũndũ megiĩ ũrĩa mangĩingĩra yunibacĩtĩ kana thukuru-inĩ icio. Ũndũ ũngĩ nĩ mĩtaratara ya kũrehe ũiguano ya kindũrĩrĩ thĩiniĩ wa thukuru ũgagĩkora andũ nĩ marakĩonererio ũrĩa arĩ wega andũ gũgĩkorwo makĩiguana ona okorwo matikiumĩte mĩciĩ-inĩ ĩmwe kana handũ hamwe kuma kũrĩa muciĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ gũgĩkorwo mena motungata ma kũnyitĩrĩra ciana ici irĩa citarĩ na ũhoti na kũmahe nyũmba ya gũikara, kũmahe indo cia gũkorwo makĩhũthĩra hĩndĩ ĩrĩa marathoma. Ũndũ ũngĩ nĩ maũndũ megiĩ gũcenjia mathaa ma gũthoma kana magagĩkorwo mena mũtaratara ũrĩa ũrakĩnyitĩrĩra kira mũndũ hĩndĩ ya gũthoma, kogwo ũgagĩkora hena hĩndĩ marathoma mũthenya na angĩ hwa-inĩ.

Mborera nĩ kĩndũ kĩngĩteithia harĩ kũgitĩra irio ici citũ na gũgĩkorwo hĩndĩ ĩrĩa wagĩkĩra tuge ta, wagĩkĩra ta ya ng'ombe ũguo kana ya mbũri, kana o kĩrĩa ũrĩona. Nĩ ũkoraga thumu ũcio nĩ ũragĩteithia na gũgĩkorwo nĩ ũragitĩra maaĩ marĩa me, kana ũigũ ũcio ũrĩ tĩri-inĩ. Kogwo nginya hĩndĩ ĩrĩa kwĩ na rĩũa rĩnene mĩmera yaku ndĩrĩhũrĩkaga mũno tondũ kwĩ na ũigũ wĩ thĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ ĩteithagĩrĩria gũgĩkorwo tĩĩri nĩ ũranyitana wega na ũgagĩkorwo nĩ ũranyitĩrĩra nginya maaĩ wega. Kogwo ũgagĩkora nginya hĩndĩ ĩrĩa kũrakiura tĩĩri ũyũ ndũngĩkuo nĩ maaĩ mũno kogwo ũgagĩkora no ũkĩrĩ mwega harĩ ũkũria wa irio icio. Na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ ĩgĩteithagia na maũndũ ma gũgĩtigĩrĩra atĩ gũtirĩ na indi iria cigĩbataranagia cia gũgĩkorwo mĩmera ĩno ĩgĩkũra, kogwo ũgagĩkora ona hĩndĩ ĩrĩa gũkĩrĩ na rĩera rĩtarĩ rĩega mĩmera yaku no ĩragĩkorwo ĩĩ mĩega.

Nĩ kurĩ maũndũ maingĩ mangĩkwo kũhũrana na ng'aragu, na gũkiheana kwa irio, hĩndĩ ĩrĩa kwĩ na ng'aragu ici. Tondũ wa mbere, andũ no magĩkorwo magĩbundithio ũrĩa mangĩhota gũkĩruta kana gũgĩkorwo makĩruta irio nyingĩ mĩgũnda-inĩ, nĩ kwongerera ũrĩa irio cirakĩrutwo mĩgũnda-inĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ gũkĩrwo andũ mahande indo iria cingĩtiria mbura nene kana rĩũa rĩnene. Ũndũ ũngĩ nĩ gũthondeka mabara na njĩra cia kũiga irio nĩguo hĩndĩ ĩrĩa irio ciagethwo cigagĩkorwo nĩ ciraigwo, na hĩndĩ ĩrĩa gũgakorwo na ng'aragu andũ magakorwo matiraga irio. Ũndũ ũngĩ nĩ kũhũthĩra maaĩ gũkĩhanda irio mĩena ĩrĩa gũkĩrĩ na rĩũa rĩnene na gũgĩkorwo andũ aya nĩ maraiga maaĩ hĩndĩ ya mbura ta matangi-inĩ kana mandemu-inĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ ũheane wa mbembe iria kana irio iria cingĩhota gwĩtiria rĩũa rĩnene kana mbura nene, kana rĩera rĩũru. Ũndũ ũngĩ nĩ gũbundithia andũ gũgĩkorwo magĩcenjia wĩki wao wa maũndũ ta andũ arĩa makiugaga no kũrĩithia magagĩkorwo ona no mararĩma gwoka ng'aragu matikũaga irio. Tondũ gwoka ng'aragu ũkoraga mahiũ mao mothe nĩ marakua na matirĩ na irio. Ũndũ ũngĩ nĩ gũgĩkorwo andũ no marahanda nginya tũmĩgũnda-inĩ mĩciĩ-inĩ.

Arangĩri a mũbira ũyũ wa mũthako ũyũ wa hockey nĩ magĩkoragwo magĩkĩra nguo na indo cia kũmagitĩra na ũgwati. Andũ a mbere nĩ mekĩraga nginya kĩnyamũ kĩa igũrũ kĩa mutwe, kĩhelmeti kĩrĩa kĩgiragĩrĩria mũtwe ndũkaringwo kana hĩndĩ ĩrĩa maragĩthaka matigagĩkorwo makĩringwo mũtwe. Nĩ mahũthĩraga indo ingĩ cia gĩthũri, na moko-inĩ, magagĩkorwo maragitĩra moko mao, nĩ mekĩraga manyamũ ma moko-inĩ ma ngirovu ma gũgĩkorwo magĩteithia kũmenyerera moko mao. Nĩ mekĩraga mamĩbuto manene mena indo cia kũmagitĩra matigakorwo makĩringwo magũrũ-inĩ, kana mĩena ĩno ya hakũhĩ na magũrũ. Nĩ magĩcokaga magekĩra mathogithi mangĩ magĩkoragwo me na indo thĩ-inĩ cia kũgitĩra magũrũ-inĩ gũkũ thĩ. Namo nĩ makoragwo nginya magĩkĩra iratũ cia gũkorwo nĩ maragitĩra magũrũ mao kũu gũkũ makinya-inĩ. Nĩ macokaga magekĩra nginya indo cia gũkĩgitĩra magego mao, kana kanua, nĩ mekĩraga indo cia kũgitĩra kanua kao.